Gik manya kelo mor kae en yath mimiyo dhiang' to be dhiang' bedo machwe e sama ithiedhe to kendo odak maber to kendo ok otwore alanga langa kata

Giku gige tich ma idwaro kae, en gik moko kaka bul. Bul ma ng'ato kogoyo to winjre nyaka kuma bor. To marariyo, nyaki ibed gi kayamba. Kayamba ni konyi mondo sama itugo gini to itugo maber.

Tijni mokwongo kanene to en tij pidho omwogo. To omwogo dwaro puodho molony maber ma nigi manyiwa maber. To onego ni obed gi bende ng'among'eyo pidhe ma ok okethre e puodho ka pod pok oti. To bende nya nyaki riemb aidha, nikech aidha bende ong'iyoga chi chamo omuogo gi.

Gige ma kelo mor kae mokwongo achiel en rabuon. Rabuon ing'e ni kipidho maber gi manyiwa, to irite maber ma onge kata aidha ma chame, to olony tobet maber. Kata kodhi mar rabuon kiyudo maber, to obet maber to kendo onge gima di kethe.

Apando aparo kinde machon, manatugo ga bol. Mmh bol ni ne konya nikech noka ol ahinya kana tin. To bende gini ne konyowa to wabedo kamorachiel kaka osiepe, to kendo waherre kata ka wadhi e skul to wadh wadhi wate. To kwatimo kata gimoro kod josiepega, twatimo kwa mor.

Gini kaneno to en tij stima, to tij stima o nyakibed ni isesomo tijni mi ing'eyo maber. Ma kata ng'ato koluongi kamoro ni itimne tijni, nyakibed gi gloves maber, to nyakibed gi bude, nyakibed gi ovarol moro. To kendo nyaki nyakibedni idhi e skul, ming'eyo kaka inya tiyo gi stima ni maber.

Chiemoni mokuongo kidwa lose maber, to ikawo oduma mang'ich mapok otuo maber cha, ma pod nie puodho, to idhi to ijako to igolone gik man toke kanyogo to ikete e mach. Bang' kete emach, to ibule gi mach moro ma ndhemndhem maok liet ahinya cha. Bas to kisebule to iloke iloke iloke, to onego ni ibule ejiko ok onego ni ibule kata e gas, ibule mana ejiko kende.

Tijni nikod nengo e aluorawa nikech okonyo familia moko matindo tindogi maok nyalre. Okonyogi mondo gibi malo to gikony kata jowetegi. Jogi ing'e ni ka osebiro to konyo nyaka nyithindo moko matindo tindo ma bende tuore.

Mokuongo nyaka ibed ng'ama ratego. Ng'ama ratego kae ema idwaro manyalo ting'o gigi maber mondo okonyi mondo ilos dendi. Mar ariyo nyaka ibed ng'ama nigi lewni moko ma yomyom. Mayot madak thagi, thagi sama itimo tijni..

An ahero njugu kabisa nikech njugu ne okonya sana ma asomo, nikech bang' mamawa chieng' moro bang' uso pudho njugu, e puodgo mouso, ne oyudo pesa moro matin monyalo duoka godo e sikul mondo asom maber.

Kadwa nyiso ng'ato kaka onego notim tijni, anyise mokwongo ni o rejista. Koserejista gi kampuni ni, to basto okelo gike, details ge mak makonyowa mondo wang'eye ni en ng'a. Basto bang'e o submit, kose submit, to broga bet ni osetieko gimora mora ka.

Gima timore kae, aneno ka ng'ato ng'wedo spinach. To kendo chal ma ong'wedo gi odhi miyo ng'ato mondo ousne. To kendo tij spinach ni joma tin time, nikech jo jok moko onge kodhi mar pidho mar spinach. To okonyo mondo ng'ato olere ki ngima.

Magi chal otungu kaneno gi. Otungu gi mondo kik kethre, nyaka ketgi kuma ber ma koyo mang'eny, to bende liet mang'eny ok yudgi. Kendo i ikano gi e ogunde mokolor ma nigi spaces e iye. Ma bende kata ka ng'ato odonjo to winjo ni fresh air nie iye kanyo.

An an kaka mokwongo kanatiyo tijni nahere, nikech tij mashin ni en tich mayot. Ma bende okithagri gi dhano, ni iluri gi ng'ato kae gi kacha mondo okonyi mondo sami itimo tijni. Gini bende dwaro ng'ama ong'eyo tiyo gi gini maber, mok ma dak kethe.

Ma aneno nyanya ,mbele na kae, to mondo ing'e rito nyanya, nyakibed ni isomo tij nyanya ni to bende ise ng'iyo maber gi tiyo gi nyanya. To nyanya ni bende nyaka irite mochieg mondi, kosechiek to basto koro e ki gole.

A aneno ka miyo moro ochung' mbele simu to igoye picha. Picha bila gi ikawo ga ka samoro ng'ato dwa kawo ID, ama ng'at moro odhiye e e ofis sirikal moro, to odwaro timo gimoro. Ee.

Tijni aneno ne en tij pidho maembe, to tij pidho maembe mokwongo nyakimany kodhi maber manya twi e alwora ni. To nyakibed bende gi manyiwa, manyiwa manyiwa mar dhiang' cha ema ber kipidho godo maembe.

Aneno ka ng'ato okawo yath matin pidho. To bang' pidho yadhni, to aparo ni norito bang' dweche moko matin. To kendo odwogo moyudo ka ladh yadhni olony mogolo popo mang'eny ma koro, koro nyalo chamre.

An nahero tijni kabisa nikech bang' popo noselony bang' dweche moko matin. An nakawo popo, towapogore gosiepega towachamo. Popo ni kendo nokonya, ma akonyo jok moko ma nonindo kech chieng' no.

Aneno ka mama moro jako rabolo e yath kae, to la rabolo gi chal moselony maber ma koro be inya cham gi. To kendo kaneno rabolo gi, taneno ka gima gin mag chamo to gin mag kuogo. To an ki an, an aheroga rabolo ma itedo.

Gima bire pacha kaneno tij avakado ni, aparo kinde ma abende napidhoga avakado e dalawa. To avakado gi ne lony ga maber, ma be wacham chama maber. Kendo avakado gi gin ginyakeloni pesa nikech ji mang'eny pokong'eyo ber avakado ni.

Aneno ka ng'ato oting'o yath e toke, to oketne yiende mano pidho. To yiende gi kaneno maber, taneno gin yiend avakado. E bende yiend avakado gi gidwaro ga yath kamano nikech kagiselony to koro gibet madongo dongo maber.

Gima kelo mor kae, kaneno kae to en watermelon motwi maber. To kendo chal ma ng'ani oritogi maber, to keto negi yath maber. Mokgi i kethre, to gitwi madongo to gibet madongo dongo maber.

E tij watermelon ni nahere nikech nokonya e timo weche moko mopogore opogre. Kendo watermelon ni kilose maber, to inyalo loso godo pesa mang'eny mohingo kata jok moko ma pi pidho oduma gi gikmo gikmoko mopogre.

Ee machungwa ni asewinje kuonde mang'eny. To kendo machungwa achiel achiel ni be ase chamo. Machungwa ni en ing'e ni samoro jok moko tiyoga kaka kode yath, nikech sama ichame, to wach cha konyo mondo olwok iyi.

Gini sana sana kanene, to anene ga edukni moko madongo dongo maji dhiga nyiepe. Gini kidwa lose to igolo gik man etoke go machuoyo chuoyo ji go. Bas to ikawe to ikete kuma ler, to be inyalo loso kode juice ka ihero

Gima neno kae ka kelo mor en nanas molony maber, to nanas gi bang'e to kendo inya kaw gi to iloso gi to iuso gi. Mondo gikony, gikeloni pesa sama i nini.

Kaneno kae to aneno mapera. E gwenge wa koni aneno ka mapera olony maber nikech ji mang'eny opidho mapera to kendo ok ging'ad yath alang alanga kaji kia. To bende mapera ka osechiek to be en chiemo maber ma nyalo konyo ng'ato e ngima.

Chiemo ni kaka anya chame mokwongo nyaka alwoke maler. Kaseluoke, tagolone gik ma ni ni manya kelo ne chilo kanyo. Basto achame achama maber maonge gi gimoramora ma nya.

An ber maneno kuom umo gini, en ni sama iume to chieng' mang'eny ok chopne chiemo ni. To basto be kiume to bende chilo mawuok kumoro nono dak yud gini.

Gini mokuongo kaka iloso e aluora wa ing'ade, to bende ok ng'ade matindo tindo ahinya makoro onyalo kethre. Bas to kothego be ikawo to idhi itero e puodho. To ikunyone buche moko maok tut ahinya basto iketo eiye.

Ei gini mokuongo e aluorawa, ji chame maber nikech ji ohere. Nikech ok ochand ich ama ok otim ng'ato to bedo matuo. To ji mopogore opogore bende tiyo kuom use mondo oyud pesa manyalo dhiro konyogi dhiro gi e ngimagi.

Mokwongo gima bire pacha en ni kaka wanya konyo oganda e sirikandwa ni nikech jii mang'eny hinyre to koro NCBA ni nyalo konyowa mondo wakel maendeleo e aluora wa to be nya konyowa mondo

Gini asewinjo ka ji mang'eny tiyo kode kuom loso juis ma be ji madho. To juis ni bende jok moko nitie jok mause. To bende bang' use to ji loso godo ohala to yudo pesa maber ma konyogi timo gik mopogore opogre.

Oo gini kaneno taneno gima wach wach, gini jok moko e alworawa tiyogodo e nyukla. Jok moko ng'ato kosetedo nyuka to basto osoye nyuka kanyo koro nyukla bedo ma mit to wach.

Gini aneno jok moko kawo kaka owachno, to keto ei nyuka. To jokmoko tedo kode nyuka, to kata jok moko bang' tedo nyuka koro eka gitiyo godo e keto nyuka mondo nyuka obed mamit, bas to koro eka giketo sukari

Jok moko ose pako gik gimoro kaka mae nikech ose konyogi mondo gilos ohala gi kendo giyud pesa magikonyo godo nyithindgi, kata familia gi. Jok moko bende wacho ni gini mit sama ichame to iwinjo maber.

Gini nayude kober ahinya kendo okonyo ji jok mopogore opogre e loso ohala. To bende okonyo ji mopogore opogre mondo gicham. To sami chame bende awinjo ni nitie kakokonyo ngima ni mondo kik ibed matuo sa ka sa.

Kaneno gimoro kaka mae taneno ni en chiemo. Mokwongo aneno ka jo ohala kawo gimoro gini to dhi uso e chiro to yudo pesa ma gidhi konyore go. To jok moko iy gitiyo gi gini mondo olos.

Tich mokwongo ma kama kaneno taneno nober gi miyo. To mokwongo onego nibed miyo malerm, miyo mong'eyo goyo ohala gi gik moko kaka magi. Gik moko kaka magi ki kitiyogo maber to nyalo konyi mondilos pesa mang'eny ahinya, moloyo kata ng'ama uso oduma, kata uso oganda yudo.

Ka aneno maber gima timore kae, to aneno maseche ariyo ochung', to aneno ng'at moro oting'o lwete ketone gi sola. To aneno ng'at moro ni Maasai ni miye gimoro ni mondo oket elwete.

Ee aneno ji adek to ng'am ng'a ng'atachiel kuom gi en miyo. Taneno ng'at moro oting'o kret moting'o lo, to olo kanyo. Jogi chal mantie kodhi ma pod gidwa keto bang' ketogi korka gipidhogie puodho. To ng'at machielo be oting'o jembe, to chal modwa puro.

Gige tich midwaro kae en ni nyaka ibed gi gambude to nyaka ibed gi gloves makonyi mondo gigi kik chuoyi. Gigi bende onego ni ipidhogi gi manyiwa to bende samipidhogi ipidhogi gi ng'ama oseng'iyo ama ong'eyo pidhogi.

Tijni ose lokore piyo piyo niwach koro sani ji ok ti gi green house. Kata jok moko luonge ni white house. Sani nitie kaka kitiyo gi green house to jok moko bende ok ohero chiemo ma opidh eiye kanyo ni koro ketho ii gi kata jok moko wacho ni ati gigo ok twi maber.

Gima kelo mor kae en ni gini konyo dhano mondo kik ti gi teko mang'eny. Mokuongo gini konyo e puodho, sama ng'ato dwa tiyo e puodho to ng'ato yudo tich mayot sama otiyo gi masindni kata okawo ji mariembo masindni.

Ahero tijni kabisa nkech tijni timo to skuma kata spinach lony mapiyo nkech ikawo gigi tiketo gi ogunde matindo tindo basto kiseketogi e ogunde matindo tindo to ikawo to bang' ka giselony to igologi. Aparo kinde machon ma an gi mamawa ne wakawo koth skuma towakete gunde madongo dongo towarito bang' dweche moko matin to basto skumani olony.

Ahero tijni kabisa. Nikech aparo orucha kane wadhi gi mamawa e ndalo, to bas to onyisa ni akuny ne gik monyalo kete rabuon. To apenje ati ka anyalo kunyo gik moko ma konyo mondo wapur.

Kinde mokwongo manatiyo tijni, nakawo pi piny e i aora. To akaolone spinach kata skuma, nahero gimoro kaka ma nikech notimo ma skuma olony. Kata kapidho spinach to tija yot, ma kata chieng' okorieny, kata chieng' orieny, tayuda yuda skuma maber.

E tijni kaneno to aneno ni en tij ridho bas to koro eka ijako oduma. Gini kadwa puonjo ng'ato to anyise ni obiro gilwete lilo kata obi gi musumal manyalo konye yawo odumani mondo oridhe maber maonge gima timre marach..

Tweyo tung dhiang' kata tweyo dhiang' man gi tunge konyo ahinya nikech koro sama odwaro goyo ng'ato, ama odwa goyo nyathi matin to konyo mondo kik onyal goyo nyathino. Pidho dhiang' ni be konyo nikech dhiang' nyalo miyi chak to be nyalo miyi ring'o

Aneno ka ng'ato omako gik moko machal bende gikethre e puodho. Ng'ani chal mane ok orito gigi maber koro gigi nobiro motop. Kendo koro oyuago nikech samoro ohalane odok chien.

Gima biro e pacha en ni naparo kane auso gigi e chiro, to gigi nobiro molwar piny to bas ka gise lwar piny to gichidre makata koro usogi ne tek. Koro ne ochuno achuna ni awe gi mondo kata omi dhiang' kata omi gimoro kata gimoro ocham.

Gini tijni konyo mondo ogol chilo e alwora. To bende okonyo samoro mondo iyud manyiwa, jokmoko tiyo gi gigi mondo oyud manyiwa ma gitiyogodo e puodho. Sama itimo gimoro kaka mae, sirikal be nyalo konyi e miyi pesa mondikonyri godo.

Gimokwongo makelo mor kae, aneno ji konyo ji mondo yud rech. Ma rech bang' kise uso, tiloso mana pesa maber. Kendo ndalo koth to rech ok bedga mang'eny ahinya, lakini ndalo chieng' to kendo ji loso ko pesa, pesa maber kod rechno.

Kaneno gimakelo mor ka mokwongo en boat majogi tiyogodo loko ohala mar kawo rech e aora. Bang' kawo rechgi to ginyalo uso rechgi mondo giyud pesa makonyogi e ngima.

Aneno ka ji okawo bot, to opango gi kanyo. Ma chal ni gidwa kawo rech e aora, mondo gidhi gius. To aneno ka gibende gikawo ogunde ogunde man kanyo, samor ng'ato nyalo lwar e pi ma nim. To ogunde go ma giketo kanyo go ema nya konyo reso ng'ato.

Tij tij lupo rech e aora ni nigi nengo e alworawa nikech koro okonyo ji mondo opuonj nyithindgi, to kendo okony familia gi maonge kata gimoro. Tijni be konyo ji mopogre opogre, mondo oyud pesa ma gikonyore go.

Tij moyo rech e alworawa ni mokwongo koselup rech e aora, tikawo rech gi tipogo gi omena kata rech wuon wuon. Ke en mbuta iketo gi kargi, to ke en ngege tiketogi kargi to be omena iketo gi kargi. Basto ikawo to iketo gi echieng', basto gitwo maber.

Gima biro e pacha ake aneno sola, aneno sola makonyo jii sama stima olal to sitima duogo .To bende en gi transformer moro moket piny kanyo ma ok ng'ato ok onego ni dhi mulo mule, kata kokin fundi tokoripo bedni isudo bute.

Gima timore kae, aneno ka ng'ato opidho gwen mang'eny to gwengi gi mondo ipidh nyaka ibedni ni imiyogi chanjo to bende nyaka ibedni ingi chiemo mang'eny mi nyamiyogi. pidho aneno ka ji ariyo bende omako chiemo miyogi to gi gi.

Tij pidho gwen ni konyo ahinya, sana sana kionge tich. Gini o ohala ni nya konyi ti iuso gweno tiyudo pesa, nikech sani ji mang'eny ohero gweno. Nikech gweno dak maber, to kendo gweno ok keth gi gi gi gik ji.

Gima timore kae aneno ka miyo loso gari. To tinde be miyo nigi teko mamiyo bende chal achala ka chuo nyalo loso gari to nyalo timo tich moro amora. Miyoni omako screw driver moloso godo garini to garini chalo ma omor kolose

Tij pidho gwen ni mokuongo ikawo chanjo to imiyo gwen kapod tindo tindo basto gwen kosetwi mobedo madiere diere kae, to ikawo kendo chanjo to imiyogi. To chiemo be nyaka migi maber, ma timo to gitwi maber. To matindo tindo iketo mopogore gi madongo dongo

Gir tich mokwongo ma nyakibed go, en ni nyakibed gi gimoro machalo makas kata pala ming'ado go dhog gi mondo kik gicham tong'. Marariyo, nyakibed gi bude mondo kik inyon chieth gweno gi. Nikech gwen gi, sana sana ka gichiemo, to gipielo ahinya bende.

Tijni mokwongo e e gweno kosenyuol, tong' maromo kata apar gabich kamae to odwa butno, tikawo tong' ti iketone e besen. Kata ikawo mura to ipedhone kanyo, katikawo gimoro maler tipedhone kanyo basti keto tong' basto koro onya butno kanyo.

Tijni kidwa time alworawa ikawo besen mo ti, tikao mura kata jiko tiketo kanyo. Basto ikawo karibu tong' apar gabich, tipedho ne gweno kanyo. To gweno koro nya butno ma onge gima ditim gweno kata marach kanyo.

Ber mokwongo ma iyudo e timo tijni en ni inya ting'o gi itergi kuma chielo. Kata inya konyo godo ng'ato to ng'ato kano ni gweno sama gweno twi. To bende gin gweno gi inya loko kodgi ohala, inya loko ohala mar gweno. Basto iyudo pesa matin ma dikony godo kata familia ni.

Gima aneno ka aneno picha ni en ni aneno miyo ang'wen kobet to moro obet e mukokoteni kacha. Jogi chal ni orito tich kamoro nikech bende gin miyo, ochal tich ot, to kata tich uso e chiro.

Kaneno gimatimore kae to aneno police ni omako ji. To ng'ato achielni aneno ka omaki chal ni ne otimo gima rach. Samoro ne odhi e mandamano to o kiuka sheria ji monego bed notim to polisegi chal nikoro tere ka police mondo ondikne lipot.

Chiemoni en chiemb mchele. An ahero mchele to kidwa loso mchele, ikawo pi to imuro e gas, kata imuro e jiko kata ka in gi kendo to ikawo pi to imuro e kendo. Basto pi kose murre to ikawo mchele to iketo basto iketo mo gi chumbi. Bang' dakika apar gariyo moko kata piero ariyo moko to mchele ni biro gabet ni osechiek

Gima biro e pacha kaneno tijni ni nyithindo mokogi kosewe endara miye moko onyuol kosenyuol to koro weyo nyithindo endara to nyithindo thagre makata onge chiemo. Moko bende thagre gi jonyuolgi, koro chalma gionge chiemo to bende gionge lewni maber ma ginyalo rwako.

Aneno miyo gi dichuo moro kanyo obet kanyo. To mae chal chal tij sirkal makonyowa chako ohala ka kind miyo kata kind dichuo man gigimoro manyalo chako to iendelesha tu to bende gikonyi miyi pesa ma be ichako go ohalani.

Gini konyowa mondo sama ng'ato tedo chiemo kaka ring'o samoro ng'ato bende tedo omena, to bende gini inyalo kete e alot to bedo mamit. Royco ni be osekonya nikech othiedho tuoche moko kaka homa to kata tuo miluongo ni ulcers othiedho.

Gima timore kae, aneno ka afisa moko ondhiyo ng'atachiel to gisoye gari. To chal ma afisa moko kae to chal mok girwako lewni. Ne gidwa dhiyo bwana ni kata ng'ani, mondo gisoye e gari gitere ka polis. Samoro nitie koso ma ng'ani notimo koro idhi ndikne ripot.

Chiemoni chal ni idwa los mkate, kata idwa los mandas samoro inyalo tedgo kata chapat. Chiemoni kidwa loso mokuongo ikawo mo, iketo e sufuria alafu be basto ikawo chumbi, kisekawo chumbi iketo matin, sukari be iketo matin basto koro iolo mogo. Basto koro iboga mana medo pi.

Tijni nikod nengo e aluorawa nikech okonyo ji mopogore opogore mondo olos ohalago. Jok moko bende tiyogo mondo okony jowetegi, kata familia moko manie ndara to onge chiemo madigicham koro gikonyrego.

Kidwa loso chiemo ni to nyaki ka bedgi ngano mang'eny moromo, basto iketo mo. Bang' keto mo tiketo chumvi matin, kise keto chumbi matin, tiketo bende sukari, sukari okihol ahinya. Basto ko ki koro ibro ga medo mana pi maliet matin.

Chiemo ni ochal chiemo mamit, ochal ring'o ma olos gi waru. Chiemo ni mit kichame gi mchele, basto bende omit kichame gi gi chapat kata mandas mo owiny maber molok machiek maber.

Chiemo ni kidwa loso to nyakibed gi blenda. Inya loso gi blenda, irege kiserege tikawo pi maliet matin tiole. Kata kata ka in gi juus moro, to bende iolo tiketo kanyo. To bende madhre amadhra gi morora mora.

Gini e alworawa ji dhi godo e nam to lupo go. Kendo rech ohero gimoro bilani nikech kosekete e pi, to rech bira bira kendgi ma kata onge chiemo mikete wiye. To gidonje net, to basto korilupo, tikawo rech tidhi moyo tiyudo pesa.

Gini kanene net ni itiyo godo elupo sama in e nam. To kendo joma nie nam ohere kabisa nikech koro rech miyo gi tich mayot kabisa sama gilupo rech ei nedno.

Tong' ni kidwa chame nyaki i mure mondi, kisechwake e pi maliet mochiek. Basto koro iwale matin tin, bang' wale tikawo kachumbari, kachumbari moting'o pilipili, nyanya gi kitungu, basto korichame mana maber.

Ahero tijni kabisa, tij tedo ni. Nikech aparo sigana moro manotimorena juma mokalo cha, ne wadhi an gi osiepe ga moko tede e otel moro kanyo. To ne wayudo ni ne gilosonwa chiemo maber labisa, to ka ne wabilo ne wamor ahinya.

Gima kwongo timo akawo mo kata salad, takete karaya. Basto akawo kachumbari tang'ado matindo tindo, kachumabri moting'o nyanya gi kitungu. Moting'o nyaka pili pili, basto kaseriwo ka achamo gi kuon.

Gima kelo mor ka mokwongo en pesa mang'eny mo mi jogi. Pesa kaka ji te ong'eyo, pesa en gima kelo mor. To ka in kode, onge gima de chandi. Kata loko ohala be kiloko tiyuda yuda pesa, koro jogi omor nikech giyudo giloko pesa maber.

Gima okuongo ma aneno katimore kae en ni aneno dichuo ariyo, dichuo achiel gi miyo ariyo, chamo chiemoni komor. Nenre ni ng'ama ne otedo chiemoni ne otede maber to kendo ochiele maber. To gichame esan gi kijiko to aneno ka dichuo achiel omako chogo moting'o ring'o ochamo gi lwete.

An kadwa loso chiemoni mokuongo, ayang'o gweno ni maber, bang' yang' to agolo bwombe agolo gimoro amora madikel chilo e chiemono. Kasto abule. Kasebnulo gwenoni to koro aloso kachumbari, aloso kachumbari man gi pili pi.

Kinde mokuongo mane ang'ado alodni, alot ne ang'ado gi pala to pala ong'ada nikech palani ne bith. Kane ang'ado ne ang'ado matindo tindo nikech kastambe ohero alot matindo tindo magichamo maber, machiekre maber.

Mokwongo tij tedoni kadwa puonjo ng'ato, tanyise ni nyak obed gi sufuria, to nyak obed gi kijikni gi pala monya ng'ado godo chiemo gi. To samo otede obed maler torwako lewni ma jatedo nyaka bedgo. Kendo nyak obed gi otamba moro matin mo omako godo sufuria maliet

An kaneno gimoro kamae to jiwa mondo ekinde mabiro kacha abiro loso masin ma be loso pala ma dak ng'adi. Pandni moko sama ipiago kamae, to nyalo ng'ado ng'ato bende.

Chiemo bilagi ka ng'ato kaka an kadwa chamo, to anyalo kawo pala to akawo gimoro miluongo ni fork gojiko to achamogo. Kendo yore moro yo moro manyalo chamogo gini, en ni anyalo kawo lwetega to ema achamogodo gini mos maber.

Kadwa loso chiemo makama, chiemoni chalo pancake, Pancake mokuongo ok odwa, odwaro ngano moro mayom cha. Bas to odwaro iketo sukari matin, gi chumbi matin to mo bende ionje. Pi bende odwaro to ok odwar mang'eny ahinya.

Gima biro e pacha kaneno gini en pesa. Kaka sirkal nyalo konyowa gi pesa mondo wamed omendawa to wakonyre familia wa to be wakony jok moko maonge pesa.

Chiemoni mokuongo kadwa chamo to nyaka abed gi toothpick, toothpick ni kata kedi moro matin mapulot to ichuoyogo chiemoni to ichamo. To bende nyaka ibed kod gimoro kaka juice ma iluowo ewiye bang' chamo.

Chiemo mar spagetti ni kadwa chame, to nyaka abed gi fork nikech mondo icham gi lwedo chiemoni, tek. Dak icham gi lwedo gi lweti kaok ing'iyo godo, samoro ng'ato kong'iyo kode emanyalo chame gi lwete but Kapok ing'iyo kode nyaka ikaw kata ojiko ichamego.

Tijni ose medre e aluorawa nikech ekinde machon, gik moko bilani miluongo ni airtel money kata m-pesa neonge. Ji netiyo gi posta kata barupe mondo oor pesa kata oor ne ng'ato gimoro.

Ber mara tij tiyo e kampunde mag sirkal gi okonyo mondo ijiwo ji kaka digilos pesa, kata kaka digitim ohala gi pesa magin go. Koro ineno chuo mobet kaegi, gi miyo mobet kaegi chiko itgi kaka ginyalo losre gi ngima.

Kadwa loso chiemo ma kamae en rech takaw nyanya, otungu, to kata gi pilipili kata gi kachumbari, taolo kanyo. Aole sufuria basto aketo moo. Bang' keto moo, to aonje pii matin gi chumbi matin. Taketo koro chiemo ni tochiek, tachamo gi kuon

Chiemo ni kadwa loso, to nyaka abed gi ice cream. Ice cream ni oting'o jus, toting'o gik moko kaka berries miketo be kanyo. Machungwa, pawpaw be nyaka inyalo keto kanyo kata gi ovakado ka in go. Basto imadho amadha maber.

Chiemo ma kama kadwa loso, to nyaka abed gi dania, nyaka abed gi karode, nyaka abed gi alot, gi dania mondo mondo alos nyaka bende...

Gima ahero nikech gini pesa en ni inyalo chule e simu kata inyalo chule mana elweti kamae to ji mang'eny ohere e simu nikech odhi chap chap to be ok ochend to cash ka in godo to nyalo lalni.

Chiemoni kadwa loso nyaka abed gi waru maber, waru manya tedre maber mapod ok okethre. Basto ikawo mo isoyogi emo to iketo kachumbari matin to koro inyalo mana chame kamano.

Kaneno gimoro kakama to aparo kaka sirkal ng'ado ji pesa mondo omed loso piny kaeni. Sirkal be konyo mondo omed oganda pesa maginyalo konyore godo e piny kaeni.

Chiemo makama mokuongo kadwa chamo, to akawo kijiko to gi fork mar mako go ring'oni mondo ring'oni kik lwar. To bende kadwa chamo ring'oni mar ariyo, anyalo tiyo gi lweta e chamo chiemo makama.

Gima okuongo man gi nengo kae en pesani. Pesani konyo ahinya, inyalo chako godo ohala kata inyalo nyiewo godo gimoro mabiro konyi loso pesa mang'eny. Pesani bende itiye koro emamiyo okelo nengo engima dhano.

Chiemo makama kadwa loso to nyaka abed gi mo maber, mo makonyo chielo gik moko kaka magi. Mar ariyo nyaka abed gi kachumbari moting'o nyanya gi kitungu makonye makonyo sama ichiemo. To bende nyaka ibed gi pili pili ei kachumbarini, to be nyaka ibed gi chumbi moro matin minyalo ole sama ichame.

Tich makama kadwa puonjo ng'ato mondo otim nyaka obed gi oven mon di makonyo loso cake bilagi. Okando mogono maber to nyaka obed gi n mafuta makonye mondo kik otuo nikech chiemo makama tuo piyo.

Chiemo makama kadwa chamo to achamo gi lweta kata nikech chiemoni dak cham gi ojiko. Bende inyalo kawo toothpick to ichamego kata kedi moro mapuot to ichame go mondo.

Chiemo ma kama aneno ni en tong'. Tong' dwaro mo mang'eny kendo mo makonyo gini mondo otedre piyo. To kendo kidwaro to nyaka ibed gi pan ma iloso godo chiemoni maber matimo bende chiemoni kik wang'.

Tijni kadwa puonjo ng'ato mondo otim nyaka obed gi mkebe moro matin mokete pesa matin tin to mkebe no bende ok onego obed matin ahinya nikech bende inyaloga yudo pesa mang'eny to ikane. Bang' dweche moko matin to idhi to ikawo pesano.

Ohala mar mo ni konyo pile kapile. Mokuongo mo inyalo loko godo ohala, mo bende inyalo tedo godo gik moko kaka mandas to iuso, inyalo tedo godo bende chapat to be iuso to iyudo pesa.